Netipat amu keisho ltung'anak biotisho esesen. Yiolo sii ndaa natiu ana ena, kisaidi sesen metaa mitum imoyiantin nitum engolon niasie ilkasi nelo losho dukuya.